Ayani ole bo kamanut kebaa kot notok nekichilisien yon nyikis chito amun yon nyikis chito konyolku iwe abokora asikobit ibakecheken ole testoito lakwet akeswa kotkokobur komie aikotko mobur komie kosib konai konyoik kiit neimuch koita asikowek kobur komie lakwet ako karan ngecheken chito nenyikis asimanam myonwogik chechang' kora yon kokesich kebendi kotab chikilisiet iib kechanjan lakwet sikekirinda myonwogik chechang, biik alak komomokengi banda bokotab konyoiset amun kere komobo kamanut missing kere kole imuc koripchigei icheket ako monyolu nitok.

Chang ortinwek cheimuch kotokosundo anan konet konyoik koborchi kamatik chon kakosich lagok asikobit koripok komosto notet bo lakwet ak kamet, konyoi ko alan kobongoni tuyosiek choton chebo kamatik chekosich lagok chemengechen ako yekakiyum kamatichu konam kongololchi akobo ole riptoi lakwet ako ole riptogei kamet sikobit oburye komie en kalyet ak lakwengung miten ako kitabusiek chetam kikochin kamatik ako kitabusiek chuton komiten tuguk chetor kakisoman konete biik akobo ole kiriptoi lakwet, amitwogik chenyolu ibvaen lakwet kotokoming'in akonetin okinye kamet iripkei.

Lakwet non kakisiche komakat kimut chanjanet en betusiek chekamwa kanyoindet, kikochin chanjanet netai kokakisiche nebo Polio, kapangan any kamet ab lakwet kanyoindet kelenji nyolu kosekunen lakwet kokait wikisiek loo nyo kikochi chanjanet ake miten kora chanjanet nebo wikisiek taman akikesunen nebo wikisiek taman ak angwan .Bo kamanut chanjanet amun chanjanet kotoreti lakwet koisto myonwogik chachang' chekotoityin bortonyin. Miten myonwogik chechang cheityin lakwet yan kakichanjan anan yon mokirib komie kosibe noton nebo chanjanet kobo kamanut amun toreti sikik konae betut nekimuti lakwet kwo chanjanet.

Bortap chii ko kit nebo komonut kabisa kit nebo komonut en tugul ko borto sikemwaa kele bo komonut borto ko amun sitestaa komie anan sitestaa ibur en kalyet anan sitestaa itesop koikeny ih ko kokeker bortong'ung eletestoitai ak eleburtoo bortong'ung, borto ko kit nenyolu kerip komie en amitwogik choton chekiome konyolu kiam amitwogik choton chenomegee ak borto choton chetere akot mionwogik ih cheu logoek ko amitwogik che aenge chetoreti koter mionwogik en borto miten kora amitwogik chemonyolunotin kora en borto iboisien en kila ak kila amun imuch koibu mionwogik cheterter koyoche kekere tuguk cheuchono kot missing kit age kora konyolu kebendii kotab konyoiset ibeichikilii bortong'ung asikobit inai ile tesetai bortong'ung komii komie anan makomii komie

Eii tam alugui pitamin anan tam ayome amitwogik chotok chetese pitamin ak korotik en borto cheu spinach ak isosoik kora .Bo kamanut keboisien amitwogik cheu chotok amun kororon en bortab chi miten amitwogik choton chepo pitamen cheu sukuma ,logoek, ndisinik ako karan keboisien amitwogik chuton asikotesun kimnotet.

Agoigoe kinyaa chito anan kinyaan ih en kotab konyoiset amun en amuneisiek chechang konyoiset ab kot noton nekinyoisen kobo komonut makergee ak yon kinyoe chito en gaa amun nginyaa chito en sipitali anan en kot noton nebo konyoiset ih kochang tuguk chekeboisien kechegen bortab chito akechegen kele tos miono miondo ako yekakenai kele miono miondo kikochi kerichek choton chenomegee ak miondo noton nekokinyor ko en konyoiset noton nebo gaa komo en gaa komomiten kiy nemuch kipamanen kenai kele imionii omin ano so en anee agoigoe konyoiset noton nebo kotab konyoiset amun ngotko ko kiy neuu moeet okot ko en kotab konyoiset kenyoru tuguk choton cheimuch ketoretin kerotunen moet mou yon bo gaa amun makoi kenyor kiy nekirotunen

Boisionik ab kotab konyoiset komakergee yon tomo kosich kamet anan yon tom kosich biik chenyigisen look ih ak yon kakesich lakwet amun yon tomo kesich lakwet ih kebendii kotab konyoiset asikobit kechigilin ih ak keswaa lakwet kit neu akechegeni ak kemwoun kelenjin yoche iboisien amitwogik achon sikobit koribin ak korip lakwet akinee amun biik choton chenyigisen ih ko makergee ak chon monyigisen mii amitwogik chenyolu koboisien asikobit kotoret kokirinda mionwogik chechang ko yon tom kesich lakwet ih ko kit nekikere soiti ko komosta noton nebo sigindet ih anan komosta noton nebo kamet ak lakwet lakini yon kakesich lakwet ko nekikere soiti kotab konyoiset ko lakwet amun lakwet yon kakesich ko nyolu kechanjan ako kechanjan ih ko konyoik icheken chenyolu kochanjan ak keng'ololchi kityo kamet konai betusiek choton chenyolu konai kimut lakwet kechanjan

Yon kakiba kot noton nekinyoisen kokewendii amun ketinye tabu noton nebo moet anan kobendii moet elobwotitoi kinomen ih konyolu kinamen kot noton neibearortoi tabu netinye amun ngeba kot noton nebo konyoiset ih komakoi itete elemengen nyolu korong itete kot noton neimuch ibenyoru konyoindet ak ibe arorchi tabusiek chetinye ak imwochi ilei bendii moet ko yekorimwochi koborun anan kosipten iwe kot age nerupe amun kot noton nekiarortoengee nekiarortoen tabu netinye komokikonin kerichek en yoton nyolu kisipten iwe kot age neimuch iboketoretiten anan kot neimuch boketoretin en yundet ko yekaketoretin any ih amun ko kobendii moet konyolu kekonin kerichek choton ih chenomegee ak bandap moet ak kora komiten amitwogik kora chekelenjin matiboisien ih ana mii amitwogik chekelenjin iboisien yon bendii moet

Chikilisiet chekiyoiwon yon kowe kekeron ih anan yon kowe kechikil bortonyun ih ko chang kot missing ako chang kotiengee ak elekoomon anan kotiengee ak miondo noton nekoimon chikilisiet en kotab konyoiset ih ko oo kot missing ako chekeni kit aketugul koker kole imii komie ak koker kole konyoru miondo neimin en borto asikobit kotoretin kit nekinomen kechikili ko labatet noton nebo korotik ana rwaetab korotik nekinomen keswee ako ngot komii komie keba nebo sukaruk keswaa kora ngotko mii komie ak keba kora kechegen miondo noton nebo chego ko yemokinyor ih kechegen kot komiten miondo noton nebo mbu ko ngotko miten kora kotiengee ak elekoomin ih anan kotiengee ak koimutyet neketinye kekonin kerichek choton chetoreti miondo noton nekoimin ak kechegen kora

Ortinwek cheimuch keteren mionwogik en kokwetnyun ih kochang kot missing ako chang kotiengee ak mionwogik cheterterchin ako mionwogik chenootin kot missing en kokwet ih ko mara miondo noton neibu mbu ako miondo noton neibu mbu ko chang ortinwek cheketerto, kinome keboisien netit anan kiboisien kit noton nekituchen gee yon kirue sikobit komasusin mbu amun mbu koibote miondo noton nebo malaria Kisto kora beek chan katerem en keter olon amun beek choton ko konorengee mbuisiek konyolu keker kele mong'et beek en keter. Mionwogik alak chemoe konootin kora ko mionwogik cheime biik moet ko moet konyolu kiam amitwogik choton chenomegee ak borto anan amitwogik choton chetililen kou logoek ih yon kokiip logoek ih koyoche kiun korong asikobit kiam sikoribok borto.

Tam owendii chechang chukikomin ab borto asikobit anai kot omii komie anan mara komomiten bortonyun komie ako bo komonut kot missing kechikil borto amun yoche inai kotkomii borto komie anan mii mionwogik chekochut en kwenet ih sikobit kesip keipchi konyoiset noton nebo chokyinet kotko momii komie ako kora en kasari anan kosorwek chu kimii nguni ko chang mionwogik chekokoit cheibu mara amitwogik chekakiam anan mara kakinyoru mionwogik en elekokibendoten kobo komonut kot missing keker kele kokirutechi kot noton nebo chikilisiet sikobit kenai kot koimii komie koto mii borto komie ko kotkomii borto komie kekon anan ketoretin en chokyinet asikobit ibur en kalyet akotestaa bortong'ung konyo komie bo komonut kot missing en chitugul koker kole kowo kochigil bortonyin

Bokomonut kot missing itinye chii chepkerchonde ng'ung' amun chepkerchot ko chii neimuch kotoretin kogerun borto ng'ung' anan kochil borto ng'ung' en nebo kora asikobit inai atkimi komie kikotoret biik che chang eng kokwet anan en emet nyo chepkerchinik amun chepkerchot ko toreti anan toretin akinye ko ii kipkosopei inai chamet ap kee nebo borto ng'ung' ako ma kele toretin inyegee chepkerchot ko ngotkoketinye taabu anan kotkokaimyoni laakuk anan lakwengung Kotor kotoretin konai kole mii tabu ano akocheken lakok kuk akomwoun akoit yon kokonin kerchek choton cheimuch kotoretun lakok kuk bo komonut kot mising chepkerchot eng chitugul amun noton netoretibiik kenai chamet ab kee eng borwek cho.